Ihinda rĩrĩ ahũri a mbiacara anini nĩmaratũngana na moritũ maingĩ, kumana na wagi wa ũgacĩru wa rĩera rĩa kũhũra biacara, oho ũgakora atĩ matirĩ na customer nyingĩ cia kũmahotithia atĩ matwíka a kũrehe mĩrigo yao kana matwĩka ma akũrehe indo iria marendia nímaratwĩka a gũciendia naihenya, noguo makagĩa na mbeca cia gũkorwo magĩcokereria wĩra wao kana makako makagĩa na mbeca cia gũkorwo atĩ ihinda rĩrĩa marabatarania nĩguo matwĩke a gũkorwo nĩmararĩha, kana nĩma nĩmaratwĩka a gũcokia ngombo ciao kana kũrĩha ngombo ciao, ũgakora marĩ na ihinda iritũ kũmana na wagi wa mbeca, oho, magakorwo marĩ na ihinda iritũ kumana na gũkorwo atĩ mĩrigo yao, rĩmwe nĩrakorwo ĩkomete kwa ihinda inene, koguo magekora atĩ mahinda marĩa magĩrĩirwo nĩgũkorwo makĩrĩha ngombo icio, ũgakora rĩngĩ mũndũ ũcio ndanahota gũkinyanĩria kũrĩha ngombo ĩyo, noguo agakorwo akĩongererwo akahũrwo ndosho kana agatwĩka wa gũkorwo akĩongererwo kĩgĩna kĩrĩa akorwo abatiĩ gũkorwo akĩrĩha nĩtondũ wa gũkorwo nĩahĩtũkĩtie ihinda rĩrĩa agĩrĩirwo nĩ kũrĩha, koguo, ahũri a mbiacara arĩa mahũthĩra mbeca cia ngombo, marí na ihinda iritũ makĩria mahinda maya nĩgũkorwo atĩ, nĩmaratwĩka kũrĩha kana kũgaramika mbeca makĩria kumana na rĩera rĩũru rĩa mbiacara.

Moritũ marĩa tũngĩkorwo agũtuĩka tũgĩtũngana namo thĩinĩ wa ũrĩmi na ũrĩa tũngĩhota kũhũrana namo ihinda rĩrĩ rĩũkĩte, makĩria mũno kumana na ũcenjia wa rĩera, na wagi wa thoko, nĩ ta gũtuĩka mũndũ agĩkũria indo iria cirakũra naihenya, cigatĩki ihinda inini mũgũnda-inĩ cigakorwo nĩirakinyanĩra kana nĩirakũra naihenya, na oho kũnyitana na ikundio cia arĩmi, na kambuni iria cirabatara raw materials kana indo citarĩ processed nĩgetha matuĩke akũmũgũrĩra indo iria mũratuĩka agũkũria, mũkanyitana, makamũtaithĩrĩria, makamũhe mbegũ, makamwerethera ũrĩa mũndũ egũtuĩka wakũrĩma kĩndũ kĩu ũrarĩma, na nĩgetha ihinda rĩrĩa mwatuĩka agũkorwo nĩmũrarĩma nanĩmũratuĩka, nĩmũrarĩma kĩndũ kĩrĩa mwandĩkanĩire, hĩndĩ ĩrĩa kĩndũ kĩu gĩatuĩka gĩagũkũra, wee ũgakora atĩ wĩna kũndũ ũngĩtwara kĩmera gĩaku kana indo iria ũrakũrĩtie, nĩtondũ nĩmwandĩkanĩire koguo ũgekora atĩ indo iria ũrakũria citiraikara mũno thĩinĩ wa thitoo ciaku, wee nĩũrahota gũciendia na njĩra ya raithi tondũ nĩwagĩte na njĩra ya kwandĩkanĩra na kambuni icio.

Mĩeri-inĩ, mĩeri mĩnini yũkĩte, reke njuge thoko-inĩ ya wendia wa ngũkũ, nĩgũgũkorwo na mogarũrũku, rĩngĩ tuge ta mogarũrũku ma wendia, kana thogora wa kwendia ngũkũ kumana na wongerereku wa, wa wa mbeca kana wongerereku wa kĩgĩna kĩrĩa mũndũ arĩhũthagĩra harĩ kũgũra irio cia kũhe ngũkũ, hihi thirikari yakinyanĩria matanya mayo makuongerera igoti thĩ-inĩ wa indo cia ũrĩmi, ũndũ ũcio nĩũgũkorwo mũno ũkĩhotomia ũrĩmi wa, kana, ũrĩmi wa ngũkũ, nĩgũkorwo atĩ, ihinda rĩrĩa mbei ya irio, mbei ya irio kana mbei ya indo iria cirabatarania thĩ-inĩ wa ũrĩmi atwĩkaga wa kuongerera, oũguo noguo mbei ya cost ya production kana, thogora wa ũrĩithia ũgũkorwo ũgĩthiĩ igũrũ, koguo thogora naguo wa wendia wakũ wa ngũkũ ciaku ciatwĩka cia kũgimara noguo ũgũkorwo ũgĩthiĩ igũrũ, koguo, ũkona atĩ, agũri aingĩ mahota gũkorwo makĩremererwo nĩ kũgũra, ngũkũ icio kana kũgũra, ngũkũ, kũgũra ngũkũ icio kumana na thogora wa igũrũ o ũrĩa mũrĩmi atangĩhota kũgirĩrĩria nĩtondũ, ũgũkorwo ũcũngĩrĩirio nĩ wongerereku wa thogora wa irio thĩ-inĩ wa thoko ya kenya.

Kuongerera wagĩrĩru wa indo thĩiniĩ wa thoko, kana thĩiniĩ wa indo irĩa ũratuĩka wa kũ wagũthondeka, nĩgũteithagĩrĩria mũno kuona atĩ, rĩngĩ tũheane ta mũhano ta ũrĩmi wa kahũa, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aratuĩka wa kwendia kahũa gake wakaruta mũgũnda-inĩ ũgakendia ũguo thutha wa kũthambio na gwĩkwo maũndũ marĩa mangĩ, nĩkagũragwo na mbeca nini, wari ũkĩringithania na hĩndĩ ĩrĩa ũngĩtwara tuĩka wa kwĩruithia kahũa kau, ũtuĩke wa gwĩthĩĩra, ũtuĩke wa gũgeka kĩndũ tũreta value addition, na nĩgetha ũtuĩke wa gũ wagũtuĩka atĩ mũico mũico nĩũgũtuĩka wa kwendia kĩndũ kĩrĩ refined kana the final product ũkona atĩ mbei ĩrĩa ũkwendia kĩndũ kĩu gĩtarĩ gĩthondeke, gĩtarĩ kĩongerere value nĩ mbei ya thĩ ũkĩringithania na mbei ĩrĩa ũngĩtuĩka wakũ wa kwendia kĩndũ kĩu hĩndĩ ĩrĩa watuĩka wa gũgĩthondeka, na gĩtuĩke gĩa kuongereraka kĩa kuongerera value gĩtuĩke gĩa kuongerera value ũkona atĩ, rĩngĩ kĩndũ ũngĩendirie ciringi magana matatũ gĩtarĩ kĩongerere value hĩndĩ ĩrĩa wongerera value nĩũgũtuĩka wa kũhota wa gũkĩendia rĩngĩ ona kinya ciringi kuma ngiri igĩrĩ, koguo ũkona ũtonga wa bũrũri nĩũgũtuĩka wa kuongerereka hĩndĩ ĩrĩa andũ matuĩka a kwendia indo ciongereirio value thĩiniĩ wa bũruri wa kenya.

Moguni ma indo iria cikoragwo cikĩrĩo hau hau, nĩ maingĩ mũno, hamwe ta gũkorwo atĩ nĩcikoragwo cikĩnyihĩria mũndũ mahinda kana gũcĩbĩra mũndũ time na thoko ya indo icio nĩ ĩkoragwo ĩrĩ njega kuona, imwe cia indo icio nĩcikoragwo cikĩonekana cikĩoneka na njĩra ya ũhũthũ, nĩgũkorwo atĩ indo icio citingĩhota gũkorwo cigĩtuĩka cia kũigwo kana gũikara ihinda inene angĩkorwo nĩ kĩndũ ta matunda, ndũngĩhota gũkorwo ũgĩciga kwa ihinda rĩnene ũtarĩ na njĩra yagwĩka, ya gũciga, kana gũci preserve koguo ũgakora atĩ thoko ya indo icio rĩ, nĩ ĩkoragwo ĩnjega, nĩgũkorwo andũ nĩmacigũraga harĩ mahũthĩro maao ma omũthenya, omũthenya omũthenya, ũgakora hĩndĩ ĩrĩa mũndũ araumĩra rĩngĩ ta wĩra emũnogu, ndarĩ na kanya gagũthiĩ kũharĩria kĩndũ, nĩegũtuĩka wakuoya kĩndũ kĩu kĩ ready kũhũthĩka, agakorwo wagũtuĩka akĩinũka nakĩo, na agatuĩka wagũkĩhũthĩra, na oho nĩgĩkoragwo, nĩikoragwo igĩtaithĩrĩria mũndũ kũnyihia wanangĩku wa indo, nĩgũkorwo kĩndũ ta kĩu ũkũgũra o kĩndũ kĩrĩa ũrabatara, na ndũgũtuĩka wakũgũra kĩndũ kĩingĩ gĩgũtuĩka gĩagũthiĩ gũthũkĩra thĩinĩ wa nyũmba yaku. Koguo indo icio nĩcikoragwo ciĩ njega mũno, na nĩiteithagĩrĩria mũno andũ.

Nĩgetha gũtei nĩguo gũteithĩrĩria ũgũri, agũri kũmenya kana kĩndũ kĩrĩa mendete kana kĩngũ kĩrĩa mũgũri endete kĩrĩ kuo kana gĩtirĩ kuo, ingĩtwĩka wa kwĩ kũtwĩka wa gwĩkĩra indo icio thĩ-inĩ wa nenda, na nígetha hĩndĩ ĩrĩa mũgũri abatara kĩndũ kĩu, agatwĩka wa kũingĩra nenda-inĩ, nakarora kana kĩndũ kĩu níĩĩ kĩrĩ kuo, akorwo kĩrĩ kuo agaco, aga twĩka wa gũ kũhũra rĩngĩ kĩndũ ta thimũ, agetia kĩndũ kĩu, na rĩngĩ akora kĩndũ kĩu gĩtirĩ ho thĩ-inĩ wa nenda, akamenya thĩ-inĩ wa mũciĩ, kana thĩ-inĩ wa mũciĩ gũtirĩ na kĩndũ kíu gĩtigaru, na akamenya, agaikaraga eti etereire atĩ, hĩndĩ ĩrĩa kĩndũ kĩu gĩgakorwo kuo, nĩagatwĩka wa kuona thĩ-inĩ wa nenda cia nenda-inĩ ciakwa, na nĩgetha atwĩke wa kũmenya atĩ, kĩndũ kĩu kĩrĩ kuo na atwĩke wa kũgíra, ũndũ ũcio ũkanyihĩria mũgũri ihinda rĩa gũkorwo rĩrĩa angĩkorwo agĩtũmĩra rĩa gũka kũrora kĩndũ, atwĩke wa gũkinya acoke akore gĩtirĩ kuo .

Hĩndĩ ĩrĩa ndatwĩka wa gũcemania na mũrata wakwa thĩ-inĩ wa thoko, ũndũ wa mbere ingĩka nĩ kũmũgeithia, wakerĩ ndĩmũrie nĩkĩ kĩmũrehete thĩ-inĩ wa thoko, tũthi nambere na kũ anjĩre kĩrĩa kĩmũrehire thĩ-inĩ wa thoko, naniĩ ndĩmwĩre kĩrĩa ngũbataraga thĩ-inĩ wa thoko, rĩngĩ noanjĩre ndĩmũteithĩrĩrie kwetha kĩndũ kĩrĩa akwendaga thĩ-inĩ wa thoko, tũthiũrũrũke twethe kĩrĩa ngetha tuona kĩrĩa agwethaga twatwĩka a kũgũra, ningĩ atwĩke wa kũndwara onaniĩ, tũthiũrũrũke twethe kĩrĩa niĩ ngũbataraga, na tũtwĩke a kũgĩa na na ndereti ya ũgũri na wendia wa indo thĩ-inĩ wa thoko, koguo kũ gũ, kwambĩrĩria ndereti na mũrata eeh reke njuge nĩ ũndũ mũhúthũ nĩgũkorwo mũrata nĩ mũndũ mũmenyeraníte, na hĩndĩ ĩrĩa mwakorana, nĩmũkoragwo na kuona na na na ũhũthũ, wa kwarĩrĩria maũndũ matiganĩte, koguo, kwambĩrĩria ndereti na mũrata nĩúndũ mũhũthũ, ũkũmwĩra o tu amũtarĩrie kĩrĩa agũbataraga rĩngĩ ona nĩ kĩndũ thĩ-inĩ wa thoko ũtakũmenyaga harĩa ũngĩgĩkora kana harĩa ũngĩruta, atwĩke wa ningĩ wagũkorwo nĩoĩ handũ harĩa ũngĩona kĩndũ kĩu, koguo noatwĩke wa gũkwĩrĩra, nawe ũtwĩke wa kũmwĩrĩra kĩrĩa agũbataraga mũtwĩke a gũteithania ũguo thĩ-inĩ wa thoko.

Ingĩkorwo ndĩrorĩrĩria njĩra ya gũthiĩ cukuru, wambere nĩgũtuĩka wa kũgeithia mũndũ ũrĩa ndĩrenda kũrĩrĩria njĩra ya gũthiĩ cũkuru nĩ ĩrĩkũ. Wakerĩ, ndĩmwĩre ngũthiaga handũ hana, na ndĩrona ta ndĩna ũritũ wa ũmenyo wa kũmenya ũrĩa mũndũ akoragwo agĩthiĩ handũ hau, koguo ndĩmũrie hihi ingĩbatara gũkinya cukuru mũna-rĩ, ingĩkorwo ngĩgerera njĩra ĩrĩkũ, kana ngĩkorwa ndĩrabatara gũthiĩ ndorete mwena ũrĩkũ? Ũgakora atĩ, hĩndĩ ĩrĩa wakorwo wa kũria mũndũ ũcio ũguo, nĩ agũtũĩka wa gũkũĩrĩra angĩkorwo nĩoĩ mwena ũrĩa cukuru ĩyo ĩrĩ, ũmũrie rĩngĩ ũgũthiĩ namwena waku wa ũrĩo kana mwena wa ũmotho, mũndũ ũcio nĩ agũtuĩka wa gũkũĩrĩra, na hĩndĩ ĩrĩa atuĩka wa gũkũĩrĩra ũtuĩke wa kũmũcokeria ngatho, na ũtuĩke wa gũthiĩ nambere na thabarĩ yaku ya gũthiĩ cukuru.

Ũhũthĩri wa intaneti thĩinĩ wa ũrigiti, na njĩra ya ndinjito harĩ ũrigiti wa mũrimũ wa TB nĩũtuĩkĩte wa kĩguni mũno, kana nĩũhotete gũteithĩrĩria mũno, nĩgũkorwo arigitani nĩmakoragwo makĩhota gũbuatĩrĩra progress ya mũrwaru kana gũbuatĩrĩra ũrĩa mũrwaru arathiĩ nambere, kumana na mĩtambo ĩrĩa makoragwo makĩhũthĩra na mũrigitani nĩahotaga kuonamũrwaru ũcio ahotete kũnyua ndawa kuma ihinda rĩna, gũkinyia ihinda rĩrĩkũ, thĩinĩ wa mĩtambo ĩyo ya ndinjito, kana ya internet. Agakorwo akĩmenya atĩ mũrwaru ũyũ athondeketwo ihinda rĩigana ũna, koguo ona mũrigiti ũrĩa ũrathondekaga mũrwaru ũcio angĩkorwo ndarĩho ihinda rĩu kana nĩ atuĩkĩte wa kwehera, ona arĩa moka nĩmakoragwo marĩ na ũmenyo kana marĩ na information ya ũrĩa megũthiĩ na mbere kũrigita mũrwaru ũcio. Hĩndĩ ĩrĩa mũrwaru atuĩka rĩngĩ nĩwagũkorwo atĩ nĩ ara resist ndawa, nĩmatuĩkaga agũkorwo makĩihũrio thĩinĩ wa mĩtambo ĩyo na ĩkamateithĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa marahe mũrwaru ndawa, magatuĩka atĩ nĩmarahota kũmũcenjeria ndawa matikamũhe ndawa iria ciraremire kana ciraremire kũruta wĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ wake. Koguo reke njuge ũrigitani wa intaneti harĩ mũrimũ wa TB nĩũrĩ na kĩguni kĩnene na nĩũteithĩrĩirie mũno thĩiniĩ wa rũhonge rwa ũrigitani thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya.

Mĩhĩnga ĩrĩa ĩkoragwo ho, aruti a wĩra a ũgima wa mwĩrĩ, makĩ geria kũnyitanĩra na ndũrĩrĩ harĩ gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ nĩgũkorwo bũrũri nĩ hamwe na gũkorwo atĩ thiomi ciao kana mũtarĩrie wao wa ruga ciao citira ci citiratwarana, ũgakora atĩ, andũ acio rĩngĩ nĩ mũruti wa wĩra wa ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa language ĩrĩa arahũthĩra kana rũthiomi rũrĩa arahũthĩra mũtiratwĩka a gũkorwo mũkĩrũnyita, oho ũgakora atĩ, andũ acio rĩngĩ nĩmaingĩrĩte thĩ-inĩ wa ũhũthĩri wa ndawa cia kĩmerera, ũgakora atĩ ona ũngĩgeria kũmaiguithia atĩ ũhũ ũhũ, kwaga kũhũ, ũhũthĩri wa nda gũkorwo na gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ nĩ kĩa bata o matingĩona bata wa kĩo nĩtondũ o nĩmamenyerire kũhũthĩra ndawa cia kĩmerera an gũthiĩ kũrĩ arigitani a kĩmerera, koguo ũgakora atĩ kũnyitanĩra na andũ acio nĩ njĩra, nĩ ũndũ ũmwe mũritũ mũno, oho ũgakora atĩ, rĩngĩ arigitani a aruti a wĩra a ũgima wa mwĩrĩ nĩmakoragwo na ihinda gũkora atí, rĩngĩ icigo icio citirĩ na ũgitĩri wa kũigana, koguo rĩngĩ na rĩngĩ nĩmekoraga me hatĩka-iní ya gũkorwo atĩ nĩmaratharĩkĩrwo rĩngĩ ona indo ciao cikaiywo ona angĩ magatwĩka a kũgurario, magĩthiĩ nambere na kũruta wĩra ũrĩa magĩrĩirwo nĩgũkorwo makĩruta, koguo ũgakora atĩ.

Mihĩnga ĩrĩa arũti awĩra agĩma wamwĩri makũragwo magĩshemania nayo thĩinĩ wa kũgeria kũnyĩtanira na ndurarĩ hari gĩthomo kĩa ugima wa mwĩri rũgongo rwa bũrũrĩ ni hamwe na gũkũkorũo ati rĩngĩ language irĩa marahũthĩra kana thĩomĩ irĩa marahũthĩra cĩtĩratũarana kogũo ũgakora ona agerĩa kwarĩria andũ ashio rĩngĩ matiranyĩta kĩria aramera na ũndũ ũcio ũgakora hatakorúo na mũndũ ũngĩtũika wa kũmũtaũrira ũrĩa araũga nĩgetha andũ acĩo magĩtũĩka akũnyĩta ũndũ ũcio no ũkorũo wĩna ũrĩtũ mũno oho ũgakora ati ríngĩ andũ acio arũgongo rwa bũrũri nĩmamenyerete muno kũhũthira ndawa cia kĩmerera kogũo onaguthii kũmathomĩthia ũhoro wigĩe ũhũthiri wa cia ũgĩma wa mwĩri ũgakora andũ acio matirenda kuĩyukia gĩthomo kiũ nigũkorũo oo nimamenyerire kũhũthira ndawa cia kimerera na nimaiganĩrite na njira iyo ya kũhũthira cia kimerera oho ũgakora atĩ rũgũngũ rũu rwa bũrũri gũtĩri na ũgitiri mwega ũgakora andũ aria maraheana ũtũngata ũcio wagithomo kia ũgima wa mwĩri ringĩ nimatũikĩre agũtharikĩrwo ũkona wira ũcio rĩngĩ nĩugũkorũo wĩna ũgũatĩ na ũgacungĩrirĩa andũ acio gũkorũo makiruta wĩra thiini wa condition irĩa irĩ na

Mũtaratara wa ũgima wa mwĩrĩ wa Linda Mama ũkoragwo ũgĩteithĩrĩria atumia hĩndĩ ĩrĩa matwĩka a kwoha nda, ũkamateithĩrĩria kũmarũgamĩrĩra rĩngĩ na kũmahe mabuku ma kiriniki, na kũmateithĩrĩria kũmarĩhĩra marĩhi mamwe ma gũthiĩ kiriniki ũgakora atĩ amwe arĩa matangĩhota gũkorwo makĩrũgamĩrĩra kũhota gũthiĩ kiriniki ciao, aah, Linda Mama nĩtwĩkaga ya gũkorwo ĩkĩmarũgamĩrĩra, na ho ĩgatwĩka ya gũkorwo ĩkĩmarũgamĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa makinyĩrĩrwo nĩ ihinda rĩa gũthiĩ kũheo ciana. Ĩgakorwo nĩ ĩtwĩkaga ya kũmarĩhĩra mbirũ cia thibitarĩ. Kogwo ũgakora hĩndĩ ĩrĩa atumia arĩa matarĩ na ũhoti wa kwĩrĩhĩra mbirũ cia thibitarĩ mathiĩ thibitarĩ, matikoragwo na mathĩna maingĩ nĩ gũkorwo Linda Mama nĩgũkorwo ĩkĩmarũgamĩrĩra. Oho hĩndĩ ĩrĩa matwĩka a kũgĩa ciana, kandi ĩyo ya Linda Mama nĩtwĩkaga ya kũrũgamĩrĩra ciana hĩndĩ ĩrĩa cirĩ nini, kogwo ĩgateĩthĩrĩria bamĩrĩ ona hĩndĩ ĩrĩa mwana angĩkorwo arĩ na gathĩna nĩtwĩkaga ya kũrũgamĩrĩra mbirũ ciothe cia mũtumia na mwana hĩndĩ ĩrĩa matwĩka a gũkorwo makĩtwĩka a kũrigitwo thĩ-inĩ wa rũhonge rwa ũrigitani wa atumia wa hĩndĩ ĩrĩa mũtumia atwĩka wa kũgĩa na mwana.

Hĩndĩ ĩrĩa watuĩka wa gũkorana na mũndũ mũkũrũ njĩra-inĩ, rĩngĩ tuuge nĩ mũciari wa mũtumia, thĩinĩ wa gĩcugo gĩkĩ gitu gĩa gatagatĩ, wa korana nake mũndũ nĩ atwĩkaga wa kũmũgeithia ngeithi tugeithanagia rĩngĩ, ũkamwĩra wakiamaitũ, nake agatwĩka wakũkwĩra wakĩaiyũ na, ũndũ ũcio ũgakorwo ũgakorwo ũgatwĩka atĩ inyuĩ ĩnywerĩ nĩmwatwĩka gũkorwo mũkĩgeithania na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ya gĩtĩo na, yes ũgwo nĩgwo ũbataire gũkorwo ũkĩgeithia mũndũ mũkũrũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ.

Hĩndĩ ĩrĩa watuĩka wa gũkorana na mũndũ mũkũrũ akũgeithie njĩra-inĩ ũrĩ njĩra-inĩ, rĩngĩ akorwo nĩ mũciari wa mũtumia akũgeithie wakĩa iyũ, wee ũbatare nĩ kũmwĩra wakĩa maitũ, na kana akorwo nĩ mũciari wa mũthuri mwakorana nake njĩra-inĩ akũgeithie wakĩa maitũ, nawe ũtuĩke wa kũmwĩra wakĩa awa, ũguo nĩguo andũ a gĩcigo gĩkĩ gitũ gĩa gatagatĩ matuĩkaga a gũkorwo makĩgeithania hĩndĩ ĩrĩa matuĩka a gũcemania.

Hĩndĩ ĩrĩa watuĩka wa gũkorana na mũndũ mwerũ mũrĩrutaga wĩra nake, wa mbere, mwatuĩka a gũkorana nĩ kũmugeithia, ũtuĩke wa kũmwĩra ũrĩa we wĩtagwo, warĩkia kũmwĩra we wĩtagwo, rĩu ũtuĩke wa kũmwĩra we ũrutaga wĩra ũrĩkũ, na ũkoragwo ũrĩ rũhonge-inĩ rũrĩkũ, nake rĩngĩ atuĩke wa gũkwĩra etagwo atĩa, rĩngĩ aroka kũruta wĩra thĩiniĩ wa rũhonge rũrĩkũ, na ũguo ũgakora atĩ, hĩndĩ ĩrĩa mwatuĩka a kwaria ũguo na ningĩ mũgũkorwo a kũmenyana, na mũgĩe na uhusiano mwega gatagatĩ ka inyuĩ inywerĩ. Ũguo nĩguo ũngĩhota kũĩmenyithania na mũndũ mũgeni, ũrĩa ũroka kũruta wĩra hamwe nawe.

Hĩndĩ ĩria ũrahoya ngari ya gũkuua arwaru hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũndũ waumĩra wa hi na hi mũciĩ, wambere nĩ kuoya thimũ yaku, ũtuĩke wa kũhũra namba ya emergency, kana ya hi na hi ya ngari cia gũkuua arwaru. Wahũra ngari cia gũkuua arwaru, ũtuĩke wa kũmatarĩria nĩ ũndũ ũrĩkũ wakorwo ũkĩhanĩka, ũtuĩke wa kũmatarĩria mũrwaru ũcio nĩkĩĩ akorwo agĩika, na ũrĩ gĩcigo kĩrĩkũ, na ũrĩha, na nĩkĩĩ mũreka ihĩnda ta reu, no twĩke wa kũmeera ũrĩa mangĩhota agũkorwo magĩkinya naihenya thĩinĩ wa handũ hau, na nĩgetha matuĩke a gũkorwo magĩuka makuue mũrwaru waku, na mahote kũmũtwara thibitarĩ, na nĩgetha amũkĩre ũrigitani na njĩra ya naihenya. Koguo watuĩka wa kũhũra thimũ yaku na gũtarĩria maundũ macio, aruti a wĩra a ngari ya gũkuua arwaru a hi na hi nĩ ĩgũtuĩka ya gũuka na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, na ĩtuĩke ya gũkorwo ĩgĩtuĩka ya gũteithia mũrwaru waku.

Nĩguo kũongerera ũmenyo wa njĩra cia kũgitĩra marĩria, tũrabatara wa mbere kũheana gĩthomo kũrĩ aikari arĩa maikaraga icigo iria cigũmagĩrwo nĩ mũrimũ wa marĩria, tũmatarĩrie ũria mangĩtwĩka a gũikara rĩngĩ ũrĩa mangĩtwĩka a kũrara thĩinĩ wa neti iria cithondeketwo na ndawa. Oho, matwĩke a gũkorwo magĩtheria kũrĩa maratwĩka a gũikara nĩguo kũeheria maaĩ marĩa mangĩkorwo meyũmbite marĩ stagnant thĩinĩ wa hakuhĩ na mĩciĩ yao na oho kũmateithĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ona arĩ na ndariri cia mũrimũ wa marĩria agatwĩka wa gwĩkinyia thibitarĩ na ihenya na nĩgetha agakorwo akĩamũkĩra ũrigiti ũrĩa wagĩrĩire kogwo kũnyihianyihia ũgwati wa mũrimũ ũcio hĩndĩ ĩrĩa rĩngĩ ũngĩmenyekana ũtwĩkĩte wa gũikara kana ũtwĩkĩte wa gũtherema thĩinĩ wa mwĩrĩ. Kogwo, kũmenya ũrĩa mũndũ angĩikara na kũgirĩria mũrimũ wa marĩria nĩ ta gũikara kũndũ kũria gũtarĩ na maaĩ maingĩ kũndũ kũrĩa hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arakoma agatwĩka wa kwĩhumbĩra na neti iria cithondeketwo na oho agakorwo rĩngĩ angĩkorwo arĩ ta kũndũ aikarĩte kana kũndũ rwagĩ rũrĩ kuo kwa wĩingĩ agatuĩka wa gũkorwo akĩhaka ndawa iria ciĩkuo cia kũgirĩrĩria ndagakorwo akĩrũmwo nĩ rwagĩ.

Mĩtambo ya ndigito, ya ndigito ya waranĩria, ingĩteithĩrĩria kũagĩrithia mĩario gatagatĩ ga thirikari na mũingĩ, ĩĩ na njĩra ĩno, atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũingĩ wekora wĩna kĩndũ ũrabatara kũmenyithia thirikari, ũgakoragwo wĩ na handũ ũngĩtuĩkaga wa gũthiĩ thĩiniĩ wa ng'enda-inĩ, na ũgatuĩka wa kũandĩkaga, kana wa kũhũraga kũandĩka ũndũ ũcio kana wakũhũra thimũ, thĩiniĩ wa honge cia thirikari na ũgatuĩka wa kũmenyithia aruti a wĩra a thirikari. Na rĩngĩ nĩ ũndũ ũgũbataraga gũcugurĩkĩrwo naihenya, ũgakora atĩ, hĩndĩ ĩrĩa thirikari yatuĩka yakũmenya harĩ na ũndũ ũrabatara gũkorwo ũgĩkwo, ĩgatuĩka ya yagũkorwo ĩgĩũka na kũ respond naihenya. Koguo mĩario, mĩtambo ya ndigito harĩ kwagĩrithia mĩario gatagatĩ ga thirikari na mũingĩ, no ĩtuĩke mũno mũno, no ĩkorwo ĩrĩ ya kĩguni mũno, kwona atĩ information nĩ ĩgũtuĩka yagũkorwo ĩgĩkinya na njĩra ya naihenya mũno, na ũguo kũnyihĩrĩria mathaa marĩa nĩngĩ mangĩhũthĩka hĩndĩ ĩrĩa kũratuĩka no nginya mũndũ oye magũrũ, atũĩke wa gũĩkinyia thĩiniĩ wobici kana thĩiniĩ wa wobici cia thirikari, na nĩgetha atuĩke wa kuuga ũndũ, na ũndũ ũcio ũtuĩke wa gũteithĩrĩria kũnyihĩrĩria mahinda.

Kũgirĩrĩria gũtamba kwa mũrimũ wa TB ndũrĩrĩ-inĩ citu, nĩ ta kũmenya kana kũmenya andũ arĩa makoretwo marĩ na mũrimu wa TB, na mwatwĩka a kũmenya andũ acio, mũgakorwo mũkĩmatwara thĩinĩ wa honge cia ũrigitani, magatuĩka a kwamũkĩra ũrigitani. Koguo hĩndĩ ĩríĩ andũ acio makorwo makĩheo ndawa cia kũgirĩrĩria, kana cia kũraga mũrimũ ũcio wa TB thĩinĩ wa mĩrĩ yao, magatiga gũtuĩka ũgwati harĩ andũ arĩa maikaranagia nao, koguo kũnyihia gũtamba kwa mũrimũ ũcio harĩ andũ arĩa maikaranagia na mũndũ ũcio mũrwaru, kana arĩa macemanagia nake. Nĩ gũkorwo hĩndĩ ĩrĩa mũrwaru wa mũrimũ wa TB akorwo akĩheo ũrigitani, nĩ anyihagia kĩwango kĩa, nĩ akoragwo atarĩ ũgwati harĩ andũ. Koguo mũngĩikarania nake nginya hĩndĩ ĩrĩa mũikarĩte ngurubu ya andũ, ndagĩtuĩka wa gũkorwo akĩmũgwatia mũrimũ ũcio, nĩ gũkorwo mũrwaru ũcio nĩ arathii na mbere na kwamũkĩra ũrigitani, ũkĩringithania na hĩndĩ ĩrĩa mũrwaru ucio atarĩ mũrigĩte, hĩndĩ rĩrĩa atuĩka gũthiĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ atuĩkaga no atukĩe wa gũkorwo akĩgwatia andũ acio othe mũrimũ ũcio wa TB.

Nenda cia ũkinyanĩria wa mũingĩ cinyitaga itemi rĩnene mũno harĩ kwagĩrithia ũnyitanĩri wa mũingĩ. Rĩngĩ kũngĩkorwo nĩ kũrĩ na , kwa mũhiano ũndũ wa hanĩka, ũrĩa rĩngĩ mũingĩ wa gĩcigo kĩna nĩguo ũramenya ũndũ ũcio, hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na nenda cia ũkinyanĩria, ũndũ ũcio nĩ ũtuĩkaga wa gũkorwo ũgĩtamba mũno, na ũgatuĩka wa gũkorwo ũgĩkinyĩra andũ aingĩ makĩria. Rĩngĩ ona ũgakorwo ũgĩkinyĩra andũ bũrũri-inĩ wothe, kana nginya nja wa bũrũri. Koguo nenda cia ũkinyanĩria wa mbere nĩ ituĩkĩte kĩguni mũno harĩ njĩra ya gũkinyia ndũmĩrĩri irĩa irabatarĩkana kũnyita, na igatũma mũingĩ hĩndĩ irĩa wa tuĩka wa gũkorwo ũkĩmenya ũndũ ũcio rĩngĩ angĩkorwo nĩ ũndũ ũrabatara ũnyitanĩri wa andũ aingĩ, andũ acio magatuĩka a gũkorwo makĩ- ungana, kana makĩnyitanĩra, na makahota gũkorwo magĩteithirĩria gũkinyanĩria ũndũ ũrĩa magũbangĩte, kana ũndũ ũrĩa magũtanyĩte gũkorwo magĩĩka kũhetũkĩra gĩĩko kĩu kĩhanĩkĩte.

Motungata ma thirikari, kũhĩtũkĩra intaneti, matigagĩrĩra atĩ, ũhoro wa mũingĩ nĩ wagĩtĩrwo, kuumana na hĩndĩ ĩrĩa maraheyana, e, ndeto cimegiĩ kana information imegiĩ, rĩngĩ tuge nĩ tamarĩtwa mao, namba cio cia thimũ, namba ciao cia gĩbandĩ, rĩngĩ ona infomation ciao, maũndũ mao makĩbengi kana ma passport ciao, rũtigagĩrĩra atĩ, rũhonge rũu rwa Data Protective Unit, nĩ rũtigagĩrĩra atĩ nĩ rwatigĩrĩra atĩ, ũhoro ũcio, kana maũndũ macio matinatuĩka magokorwo makĩmenyithio mũndũ wothe, nĩgũkorwo thirikari nĩ ĩkoragwo, ĩkĩgitĩra andũ ake, hĩndĩ ĩrĩa manyita information yaku, nĩ tĩkĩhoto gukorwo atĩ, hĩndĩ ĩrĩa waheyana information yaku ũgakora atĩ, information yaku nĩ yaheyanwo kũndũ gwothe, koguo rũhonge rũu nĩ rũtigagĩrĩra atĩ, ona hĩndĩ ĩrĩa waheyana ũhoro waku kana waheyana ndeto ciaku ũgĩetha maũndũ mathirikari thĩinĩ wa intanet, atĩ maũndũ macio matingĩtuĩka makuoywo nĩ andũ angĩ, na matuĩke a kũmahũthĩra. Koguo ũgakora atĩ, ona wekĩra maũndũ maku hau, maũndũ maku me safe na matingĩkorwo makĩ access wo nĩ mũndũ ũngĩ, tiga honge iria ciagĩrĩire cia thirikari.

Rũhonge rwa kũrora njohi na ndawa cia kũrebia, nĩ rũnyitaga itemi rĩa gũtigĩrĩra atĩ, andũ arĩa mahũthĩrĩte ndawa cia kũrebia mũno, kana andũ arĩa mahũthĩrĩte njohi mũno makĩria, nĩmatuĩka a kũheyo rehabilitation, kana gũcokererio, kuumana na kũninĩrwo ũrũrũ wa ndawa icio makoretwo makĩhũthĩra, koguo ũgakora atĩ, rũhonge rũu nĩ ruoyaga itemi rĩa kuoya namba ya andũ, rũkamatwara handũ rũkamaiga, rũkamateithĩrĩria gũcoka tamĩtũrĩre yao ya kabere matanambia gũtũmĩra ndawa, rũgatuĩka rwa kũmahe ndawa cia kũnina ũrũrũ wa ndawa thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao, na hĩndĩ ĩrĩa andũ acio marĩkia gũkorwo makĩamũkĩra ũrigiti ũcio atĩ andũ acio nĩmatuĩka a gũkorwo marĩ andũ sober, na andũ mangĩhota gũikara thĩinĩ wa community na atĩ makorwo magĩikara matagũkorwo makĩhũthĩra ndawa cia kũrebia nĩgũkorwo nĩ andũ matuĩkĩte a gũkorwo marĩ reformed. Kana andũ matũĩkĩte a gũkorwo macenjetie mĩtũgo yao na kwaga kũnyitwo nĩ kwenda kũhũthĩra ndawa cia kũrebia kana kwenda kũhũthĩra njohi makĩrĩa kana ona kana gũtiga kũhũthĩra njohi, kana ndawa cia kũrebia kaimana.

Kũruithia kwa airĩtu icigo-inĩ imwe cia bũrũri wa Kenya nĩ gũcungagĩrĩria, kana nĩ gũtũmaga, gũthũkagia ũgima wa mwĩrĩ wa mwana wa kairĩtu. Nĩ gũkorwo hindĩ ĩrĩa airĩtu acio maratuĩka a gũkorwo makĩruithio, rĩngĩ ona indo irĩa cikoragwo cigĩtuĩka cia kũhũthĩrwo gũkorwo cikĩmaruithia citikoragwo cirĩ indo theru, kana indo cikinyanĩire ikĩro cia gũkorwo ci kĩmagimaria. Koguo ũgakora atĩ rĩmwe mũirĩtu nĩ atuĩkire wa kũruithio, agekora arĩ ũgwati-inĩ wa kũgwatwo nĩ mĩrimũ mĩingĩ, agakorwo rĩmwe nĩ agwatirwo nginya nĩ mũrimũ wa kĩndũ ta HIV/AIDS, kana ũgakora mũirĩtu ũcio nĩ agĩire na ironda citarahonwo. Ũgacoka ũgakora oho ona imwe nĩ icungagĩrĩria gũkorwo airĩtu magĩte mĩoyo yao, nĩ gũkorwo hindĩ irĩa matuĩka a gũkorwo makigimario, kana makĩruithio, ũgakora amwe ao nĩ matuĩkaga a kũrwo nĩ thakame nyingĩ iria icungagĩrĩria ona ikuũ cia airĩtu amwe. Koguo kũgimaria kwa airĩtu nĩ ũgwati harĩ ũgima wa mwĩrĩ wa airĩtu, kuona atĩ ona ũndũ ũyũ ndwagĩrĩire gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Nĩ gũkorwo nĩ ũndũ ũtekagwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, nĩ gũkorwo wĩkagwo na njĩra ya thiri, kana ya hitho thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ, tondũ nĩ kindũ gĩtetĩkirĩtio.

Ĩĩ nĩ gũkoragwo na njanjo ya mũrimũ wa gatema. Hĩndĩ ĩrĩa icigo ciatuĩka ciagũkorwo cikĩgũmĩrwo nĩ mũrimũ ũcio, thirikari nĩ yoyaga ikinya rĩa gũthiĩ ĩgĩthiũrũrũkaga nyũmba kwa nyũmba ĩkĩheaga andũ njanjo ya kũrigĩrĩria gũtamba kwa mũrimũ ũcio wa kũharwo gatema kũoguo ũgakorwo atĩ gĩcigo kĩanyũ ũkĩngĩkorwo nĩ kĩgũmĩirwo nĩ mũrimũ ũcio wa gatema ũgakora atĩ aruti a wĩra a rũhonge rwa ũrigitani nĩ mokaga magatuĩka a gũthiũrũrũka na kũhe andũ njanjo cia kũrigĩrĩria matigakorwo makĩgĩa na mũrimũ ũcio wa gatema , oho ĩgakorwo ĩkĩonereria andũ ũrĩa mangĩkorwo magĩkorwo makĩhota gwĩthema na kũgwatwo nĩ mĩrimũ ũcio wa kũharwo gatema.

Bata wa kũingĩria gĩthomo kĩgiĩ gũbanga ũciari mũtaratara-inĩ wa gĩthomo nĩ gũgũteithĩrĩria, kũnyihia kũnyihia namba ya arutwo arĩa matuĩkaga a kũremererwo nĩ gũthiĩ na mbere na gĩthomo kĩao kuumana na kũoha nda cia tene, kana early pregnancies. Oho nĩ gũgũteithĩrĩria arutwo kũgĩa na ũmenyo wa mĩrimũ ĩrĩa ĩgwatanagio kĩmwĩrĩ. Koguo ũgakora hĩndĩ ĩrĩa arutwo mathomithio ũhoro wĩgiĩ mĩtaratara ya kũbanga ũciari, oho nĩ magũkorwo makĩikara ihinda iraya mategwĩkora makĩingĩra thĩiniĩ wa ihiko cia tene nĩ gũkorwo matirĩkĩingĩragio thĩiniĩ wa ihiko nĩ gũkorwo nĩ matuĩka a kũgĩa ciana marĩ cukuru-inĩ. Koguo niĩ ũhoro wĩgiĩ gĩthomo kĩa ũciari thĩiniĩ wa macukuru ngũona nĩ kĩagĩrĩire, nĩ gĩgũtũteithĩrĩria mũno kũmenyerera, ona gũteithĩrĩria airetu kũmenya ũrĩa mangĩhota gũ- cope na mĩtũrĩre yao thĩiniĩ wa cukuru.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ eyandĩkithia kuoya pacipoti, ũngĩtuĩka wa gũkorwo ũkĩrũmĩrĩra na kũmenya mũtaratara ũcio ũkĩnyĩte ha, ũngĩkorwo wa kũhũra namba ya wobici cia thirikari cia ũthami. Ũtuĩke wa kũeretherwo harĩa mũtaratara ũcio ũkinyĩte, na ũhote wa gũkorwo, ũtuĩke wa gũkorwo wa gũtuĩka wa gũtarĩrio na wĩĩrwo harĩa mũtaratara ũcio ũkinyĩte, na hihi pasipotii yaku ĩkuoya ihinda rĩigana atĩa gũkorwo ĩkĩrĩkĩrĩria, na ũkorwo ũkĩmĩamũkĩra.

Kũharĩria kwa irio irĩa irongoreirio thoko-inĩ nĩ gwa bata nĩ gũkorwo nĩ kũhotithagia mũndũ kũmenya mũigana wa irio iria arongoreirie gũkorwo agĩcitwara thoko-inĩ. Oho nĩ gũteihagĩrĩria mũndũ gũkorwo agĩbanga kĩrĩa arenda gũtwara thoko-inĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kũoguo ũgakora hĩndĩ ĩrĩa ũbangĩte indo ona hĩndĩ ĩrĩa mĩrigo yaku yoka kũgĩrwo nĩ getha ĩtwĩke ya gũtwaro thoko-inĩ nĩ ũkoragwo na kahinda kahũthũ nĩ gũkorwo o rĩndĩ kana nĩ ũgũkoretwo wĩbangĩte mbere ya agĩri a mĩrigo kana mbere ya ũtwĩkĩte wa gũtwara mĩrigo yaku thoko-inĩ. Kũoguo nĩ harĩ bata gũkorwo wĩbangĩte na ũharĩrĩirie kĩrĩa ũrenda gwĩka kana kĩria ũrenda gũtwara thoko-inĩ mbere ya wĩkĩte ũndũ ũcio.

Ũngĩenda kũongerera bata harĩ indo irĩa ũrutaga mũgũnda-inĩ, na nĩguo ũhote gũciendia wega rĩrĩa irĩ nyingĩ thoko-inĩ. Wa mbere nĩ gũkorwo, ũgĩcitwara thoko irĩ na mũonekano mwega, kana hĩndĩ irĩa cirĩ fresh, ũgacoka ũgakorwo oho ũcibangĩte na njĩra ĩratuĩka ya gũkorwo ĩkĩgucirĩria maitho, na oho ikorwo irĩ indo cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ thoko-inĩ nĩ cigũkorwo cigĩtuĩka cia kũgũrwo cirĩ hamwe, na cigũrwo na thogora mwega hĩndĩ ĩrĩa watuĩka wa gũcitwara thoko-inĩ.

Arĩmi arĩa marĩmaga irio iria ithũkaga na ihenya mangĩgunĩka na gũkorwo atĩ hĩndĩ ĩrĩa makorwo magĩtuĩka a kũgetha irio ciao kuma mĩgũnda-inĩ yao nĩ makorwo na barabara njega cia gũkorwo makiumĩria maciaro mao na nĩ getha makorwo makĩhota kũmakinyia thoko-inĩ kana kũmatwara iganda-inĩ marĩ mega matakinyĩte gũkorwo magĩthũka. Kũoguo wagi wa barabara nĩ ũndũ ũmwe ũngĩcũngĩrĩria gũkorwo atĩ maciaro mao kana ee irio iria marahota gũkorwo makĩruta thĩiniĩ wa mĩgũnda yao ee nĩ cia kinya thĩiniĩ wa thoko kana nĩ cia kinya thĩiniĩ wa iganda ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na kũoguo kũmĩintaini kana kũmaitaini value ya indo icio cia kinya thoko-inĩ mahinda marĩa magĩrĩire.

Nĩ getha arĩmi a iria makorwo makĩgunĩka na indo iria ciongereirwo maũndũ ma gũtũma ciagĩrithie makĩria thoko, arĩmi a iria marabatara gũkorwo wa mbere makĩnyitana mongane hamwe ta ngurubu ya andũ, ya arĩmi na nĩ getha makorwo hĩndĩ ĩrĩa maratwika agũbatara gwetha indo iria cingĩagĩrithia makĩria thoko ya iria nĩ marĩ na ũmenyo kana nĩ marĩ na ũnyitanĩri wa ũmwe kwa ũmwe, koguo ũndũ ũcio wa gũkorwo makĩnyitanĩra no ũmahotithie makĩria gũkorwo makĩgĩa na ũmenyo kana gũkorwo magĩteithĩka na ihenya.

Mĩtaratara ĩrĩa ĩkĩrĩtwo nĩ thirikari kũhũrana na ũtambia wa mũrimũ wa STIs, nĩ hamwe na gũtigĩrĩra kana kwaga kuonana kĩmwĩrĩ, kana akorwo mũndũ nĩ ekwonana kĩmwĩrĩ, agatigĩrĩra atĩ nĩ watuĩka wa kũhũthĩra mĩbira ya kuonana kĩmwĩrĩ, na oho ũkorwo atĩ, mũndũ ũrĩa ũronana nake kĩmwĩrĩ, ũkorwo atĩ nĩ ũronana tu na mũndũ o ũmwe, ũrĩa ũtarĩ na mũrimũ ũcio. Oho gũtigĩrĩra atĩ nĩ mwatuĩka a gũtuĩka gũthimwo, na oho mũkorwo mũkĩheyo maumirĩra ma kana mũrĩ arwaru kana mũtirĩ arwaru, na oho mũthiĩ na mbere na nonginya mwonane kĩmwĩrĩ, mũkorwo mũkĩhũthĩra mĩbira ya kuonana kĩmwĩrĩ nĩyo condoms.

Wĩra wa rũhonge rwa ũthuthuria na ũrigitani rwa KEMRI nĩ gũkorwo rũgĩthuthuria mĩrimu ĩrĩa ĩreyumĩria thĩ-inĩ wa bũrũri, na oho gũkorwo rũgĩteithĩrĩria gũthondeka ndawa cia kũgirĩrĩria gũtamba kwa mĩrimu ĩyo kana cia kũnyihanyihia marũrũ ma mĩrimũ ĩrĩa ĩreyumĩria thĩ-inĩ wa bũrũri.